Gũkũ andũ nĩ gũthiĩ mathĩĩte kwĩrorera maũndũ matiganĩte kana kwĩrorera macindano ma mũrĩmi, tondũ arĩmĩ matiganĩte nĩ matwaraga o mũndũ kĩrĩa arĩmaga kũu na andĩ magathiĩ kũu mahĩtũkĩire makĩroragĩra na nĩgetha moige nĩ kĩrĩkũ kĩega na kĩrĩkũ kĩhotanu na nĩkĩrĩkũ kĩrĩmĩtwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na njĩra ngindĩrĩku. Ta rĩu haya, ũkoima hau ũkona kwĩna andũ marehete ng'ombe rĩngĩ ũgathiĩ kũu raini ũkĩroragĩra ng'ombe ciaku. Ũkoima hau ũgathiĩ ũkeyonera mĩmera na ũkĩrĩkia nĩũragio nĩ kĩndũ kĩrĩkũ kĩhotanĩte na kũringana na kĩrĩa gĩkuonanio ni andũ aingĩ kĩu nĩkĩo gĩkoragwo kĩhotanĩte.